Kakoth ne osebudho ahinya ka ok ochwe, to ji ne solore, to ji wer ka gigo thum ka giwero wende maluongo koth. To sechego jakor koth ne timo misango. Ne okawo chiaye to oyang'o. Eeh.

Pichani kaneno, to aneno waislam ma jowuoi mang'eny. To kaka aneno gi kaka girwako kandhogi mag lemo, chal kagima gise a lamo nyasachgi, chal kagima gia e kanisagi.

Anyalo nyise ni onyalo nyiewo ogunia manyien to kata kaok onyal nyiewo ogunia, onyalo kawo ogunia mane osetiyo godo. To kose kawo oguniano, onyalo kawo lowo mamiyo to opong'o e oguniano ma oguniano pong' maber. Guniani be kosepong' to onyalo tucho kore, otucho kore matin otucho kore matin tin e aluora kore te. Kosetucho kore, to onyalo kawo alode mane osepidho bathe mane koka osechako nyak ka, to ok.

Ahero tijni ahinya nikech tijni miyo nyithindo matindo moko ma jonyuol gi ok nyal mabe osebedo kadhi e skul gi tiendegi nono mamiyo tiendegi moko tiendegi osebarore, to moko be minembe osemako tiendegi. Koro kaka chiwo ni joma chiwo wuochegi kosemiyogi wuoche to gin be ginyalo yudo kaka gidhi e skul gi wuoche kaka nyithindo mamoko

Mokuongo nyaka inyisgi hera mondo gingeni kata ka gin jodongo kamano to uherogi kendo u, u nini, udhialo gi ahinya. Mar ariyo ngama tin ok nyal bet to ngama duong ochung e gari, in michungne ne nga duong mondo en be obede. Mar adek ka ngama duong a mbeleni to ochopo machiegni, in manyaka ikuong mose ok ni irito ngama duong mondo omosi, in mimose mokuongo. To moro kendo kudak gi ngama duong e ot, in manyaka ichung itii tije tee mek ot, mi ine kaka jii chiemo kendo kaka giluokre kendo kaka ginindo newach mano e tich manyaka itim ne ngama duong mondo onyis ni iluore kendo ihere ahinya. Mogik nyaka ine kaka, kaka ngama duong kowuoyo kodi to ok iduokri kode in iwinjo awinja gima onyisi, to gima onyisni no be ema itimo to kuma nga duong oorie to nyaka idhi to nyaka iwach mana gimane oori no kata idog gi gima noori no